Okay gima anyalo timo ka customer okmor ka okomor koda, mokwongo anyalo kwane ng'wono anyalo kwa ng'wono kwom gima asetimo marach, kwom tich ma asetimo march chien. Koro anyalo biro takwaye ng'wono, ang'ise gik motimore motimore go kendo koro anyise koko kaka abiro bedo disciplined bang'e. Koro akwaye ng'wono then ang'ise maber, awuoyo kode maber kendo a promise ni tijno adhi tio tich maber kabisa kendo okabi dhie okang' moro okabi lwar kendo, yani okabi timo gima rach kendo.